Ohala maduong' en chiemo nikech ji duto dwaro chiemo mondo gi dagi. Pur ma lach biro yudo chiemo kaka bando, gi gik moko ma nya konyo oganda mondo kik kech ka gi. Kendo pur ma chalo kaka maua miyo wayudo pesa ka ousgi e pinje ma oko kendo pesa no wanyalo tiyo go mondo wathiedhre go kata wanyiew gik ma wachando e ngima wa.

Olo pi, konyo mokwongo, e dongo mar cham e yoo makare, nikech sama iolone pi to tiende medo sikore ka dhi ei lowo kendo odongo maber. Mar ariyo, okonyo olemo kata gima okom, yudo chiemo, nikech chiemb gima okom nie lowo. Ka ool ne pi, to tiendene wuotho maber ei lowo, kendo oyudo chimbe maber. Mar adek, omiyo gima okom bedo motegno, kendo okonyal pudhore mayot, nikech tiende osikore e lowo. Okonyo bende lowo bedo maber, kendo ochako orito cham kuom liet madebedi.

Pur malach kelo chiemo nkech jii duto ogeno kwom chiemo. Omio kawpuro maduong' kata malach tomio wayudo chiemo mang'eny, kendo wapidho godo jii mang'eny. Marario, pur maduong' kata malach mio wayudo pesa. Ka wapidho gik machalo kaka mauwa, mwatero e pinje maoko kendo wauso, to mio ngima ma ngimawa dhi maber nikech wayudo pesa mwanyalo nyiewo godo gik mamoko kata wanyalo thiedhore godo sama watuo, kendo ngima dhi makare.

Ka ipidho yien to iyudo ohala ma opogore opogore kaka iyudo pesa ,ka iuso yien to ibiro yudo pesa. mar ariyo, yien miyo wayudo koth mang'eny to koth kelo chiemo, kendo chiego gik ma wapidho. Mar adek, yien miyo wayudo pi maler nikech yien ok nya miyo pi lil koro omiyo wayudo pi maler geng'onwa yudo tuoche moko ma dwayudi. Yien bende ber kuom lokruok mar yamo, kata aluora bende oketo udi bedo maber nikech ka yien oluoro ot to geng'o yamo ma nyalo ketho ot kendo omiyo ngima bedo maber ka wabedo ku ma yien nitiere to wawinjo ka wan nitiere maber. gi ma omiyo achwako yien en ni pidho yien en gi maber kendo miyo wayudo yweto gi yuto.

Kothe mipidho e aluora mara gin kaka bando, bel, kal, rabuon, mariewa kod oganda. Kothegi gipogore kaluwore gi kaka gitimo. Wangi kothe mopogore opogore mag duka kendo gi manyadera. Manyadera wan gi kaka nyaoyuma, lewe kwar; giduto tee gitimo maber kaopidhgi e lowo mowinjore.

Jopur ohero oduma nikech oduma tieko ndalo matin e loo ka opidhi ,bang'e kendo otimo maber ahinya ka oyudo loo ma miyo kendo maber. gigo ma oduma dwaro ok ng'eny oduma ok ochuno ni nyaka opidh gi mbolea kata ketne gi moro amora ma nya miyo odong mapiyo piyo, but ka odoye maber, owire, to koro irito kode keyo to koro onya timo maber. Oduma kudni ok ohero ahinya kuonde moko mano ema omiyo jopur ohera oduma ahinya kendo oduma ok ni nyaka inyiew kodhi ma opim mar duka, moro amora nyalo timo maber ka opidh.

Kothe machalo kaka bel, muogo, kod kal nyalo timo maber kuonde ma otwo ahinya nikech tiend gi dhi piny kendo ging'eyo rito pii koro kata ka kanyo otuo pod ginyalo timo maber. To kothe machalo kaka oduma, oganda, njugu nyalo timo maber kuonde motuo man diere nikech: gin ok girit pii ahinya e tiend gi tiendegi bende ok oyarore ahinya mondo odhi e lowo manyalo miyo girit pii kata giyud chiemo maber kowuok kuom lowo.

Ee oduma nya timo maber kuonde kuoyo kata kuonde ma loo mayom yudore nikech kuoyo kano pi maber, kendo ka osekano pi ma miyo oduma yudo chiemo maber kendo chiemo losore e yoo mapiyo piyo. Kendo mar ariyo, omiyo oduma ywayo yamo maber kendo miyo odongo mapiyo piyo ka oketo nyathi maber.

Ahero pur mar chae nikech chae nyalo timo maber kata sa ma piny liet kata koth matin miyo chae timo maber. Chae be ni kod acid matin kabisa ma omiyo loo. Kendo chae nengo ne ber e chiro ma oingo kahawa nikech thoth ji pod ofwenyo ber mar kahawa koro gi ng'iyo kata pod gi hero chae ma na ka chieng moro gi ng'eyo ber kahawa eka pur mar chae nyalo mi dog chien. Kata kamano ahero chae ma oingo kahawa.

Tijni itimo e aluorawa ka ipidho kodhi e loo, kuom loo ma olosi mayom maber, kendo tijni bende inya ti kode sa ma ikeyo mondo ogol cham e puodho ma ok watiyo gi muya wa wawegi .Omiyo okonyo maber e ndalo keyo kod ndalo komo e puothe wa ,bang' ka weseloso puothe wa maber ma owinjore mondo opidh e cham.

Gi ni ilose e aluorawa ka watiyo kodi cham kaka bando kendo omiyo lose bando miyo lose bedo mayot kabisa bende bando nyalo miyo walos kod matunda.

Yamo manyocha ochwe Kisumu osekelo ber machalo kaka duoko liet piny kendo miyowa aluora maber mawanyalo go tiyo, mawanyalo timo go tije mag puodho kaka komo, doyo gi gik mamoko. Bende yamoni osekelonwa yuto maber nikech wayudo kaka wanyalo pidho alot mondo wausi kawayudo godo pesa ma wanyalo timo godo gik mamoko. Yamo ni bende koro osemiyo wayudo pii maler ma wanyalo modho maonge tuo moro amora ma wanyalo bedo godo gi buok

An gi jaoda, wabedo kaachiel, mondo wawinjre kaka wanyalo rito nyithindo. Mokwongo, wapogore tije kaluwore gi nwengó ma wan godo. Wanyalo bedo ni watero nyithindwa e skul, ngáto nyalo terogi skul, ngáto dong' ka tedo negi. Kaka ana min gi, adong' ka atedonegi, alwoko negi lewni to wuon gi tero gi skul. Mar ariyo, wakao nyithindogi marom, kendo machal, omiyo waritogi kanyakla ka watugo kodgi, wamiyo gi chiemo, watero gi bayo, giwuotho, wakelo osiepegi machiegni.

Ee ber mondo jonyuol oriwre seche ma ikonyo nyathi nikech ka ok gi riwre to ma ng'iso ni janyuol achiel chwako gi ma nyathi ne timo kendo gi no biro miyo nyathine no yudo inyruok e yo ma rach omiyo ka gi riwre to be nyathi neno ni gi ma otimo no rach kendo gi wuotho e duond achiel kendo miyo gi bedo gi hera, luor, kendo miyo nyathi hero jonyuol gi ji duto nikech jonyuol ne gi orite e yo makare kendo ok chwak gi ma rach ma otime.

Eeeh, an gi odiochieng mar tugo gi jaoda. An kaka a ngama miyo agoye gi pillow en kaka ngama dichuo, otinga kendo ogida. Bende machielo atedo chiemo machalo kaka popcorns kendo watugo birikicho kode ngama okuongo ne wadgi to chamo makare to ka wadu opondo to ok iyude to nyisoni in ok icham

Tije ma dala opogne ng'ata ka ng'ato kaluwore kod higa ma en godo. Tich kaka tij omo pi owene nyithindo ma nyiri ma hikgi ni e kind apar kendo apar gi apar ga bich nikech gi nyalo ting'o pi maber ma ok gi ketho kube kata ndoo ma gi ting'o godo pi.nyithindo ma jowuoyi omi tich mar kwath ka gi rito jamni e lake. Jo gi duto onego omi zawadi mich moro mar go ne gi erokamano kuom tich maber kendo mano jiwo gi ka gi endelea tiyo matek ma ok gi ng'ur kata ma ok gi dhau e kind gi gi wegi.

An gi pesa ma akano thenge mar gi moro amora ma nya biro apoya, mondo kik aketh chendro na mar pesa ma akano e bengi mara. Pesa ma aketo thenge ni anyalo konyo godo wach moro ma obiro ma miyo ok aketh chenro ma ber ma an godo gi pesa ma akano, nikech an kaka ja ohala, ohala seche moko ni gi lal to nyaka i ikri iket pesa moro thenge ma inyalo timo godo kata inyalo loyo godo wach ma obiro ma ok iketho chenro ni mar pesa ma nyalo konyi e ohandi.

E kinde ma ngima tek na, an gi omenda ma aketo thenge mar timo tich ma obiro kata mar timo go gimoro ma obiro apoya, mondo kik aketh omenda ma moro cha ,ma nie bengi na. Kendo omenda ma aketo thenge ni ,biro miyo kik abed gi achiedh nade ka wach moro ochako donjo ma na apango gi wach pesa ma ne aketo e bengi cha.

E kinde ma ngima tekna, abedo gi chenro mopogore opogore mag omenda, mondo kik abed gi achiedh nade seche te. An gi pesa ma aketo tenge mar thieth, mar nyiewo chiemo, mar chulo ne nyithindo skul, kendo mar timo dongruok mara. Omiyo aluwo achiel ka achiel, kaka apango chenro na gi, maok atiyo gi pesa moro e yoo ma ok owinjore, kata yoo momiyo akane. Mano miyo abedo gi tich mayot, kendo okabedgi achiedh nade seche duto.

Okang mokuongo ma akaw en ngiyo ni abedo gi yuto moro. En pesa mane ma ayudo ka dwe orumo mondo mi angeni ere manyalo pongo mondo akan to ere manyalo tiyo godo ekinde ma ayudo pesani. Okang mar ariyo en ngiyo wach ma nyalo biro apoya kata mopondo to onyalo dwaro pesa maromo nade. E wach chiemo kod ot, wach chiemo nyaka bi mokuongo nikech chiemo en ngima dhano kendo chiemo miyo wabedo motegno omiyo akuong anyiew chiemo asto bange angiyo kaka anyalo loso wach ot bange

Anyalo gengó, nyiewo gigi, kaatimo weche machalo kaka, atingó pesa mana ma oromo gik manadhi nyiewo mane andike otas ka kende, maok atingó pesa mangény kat matin, nikech mano biro miyo, biro miyo anyiewo gik moko mane okachano. Mar ariyo, anyiewo mana gik ma ochuno kende. Omiyo ka aneno gik moko ma agombo nyiewo to ok ochuno, okabiyudo thuolo mar nyiewe, nikech ok en gima ne andiko, kendo ok en gima ne adwaro tiyogo.

Ee, lendo mara konya nikech, miyo jongíewo mara ngéya, kendo gibiro bang' ka gisewinjo lendo ni, mondo gi ngíew gik mabeyo maangodo. Omiyo lendoni miyo abedo gi jongíewo mangény kabisa, kendo ayudo ohala e seche ma adhi e chiro mondo ausi gigo ma awaro kaka an jauso.

Tuke machalo kaka ng'wech, opira, ituge aluora mara, kendo tukegi konyo e bedo motegno mar del, nikech sama iringo, to irieyo fuondeni maber, kendo gimiyo ibedo motegno. Sama igweyo mpira gi tiendi, sama tiendi otingore malo, miyo iyudoni tiendino bedo motegno, kendo onge gino manyalo hinye kata sama okitugi. Omiyo ibedo motegno e del.

Ee pod atiyo gi yedhe nyaluo. Gimomiyo atiyo gi yedhe nyaluo en ni ntie tuoche moko mok nyal thiedh gi yedhe osiptal. omiyo yath mag nyaluo yude yot inya dhi e puodho ting'wede kasto ichwake. Bende en yath ma kiluoko godo dendi to dendi roch maber kendo dendi bedo mapichni, maleny kendo maler moingo yedhe mag osiptal.

Anyalo luwo yodegi mokwongo ka atimo tisi pile kod pile ka aringo gokinyi ka atiyo mondo fuoni na obed motegno maok anyosora kata matin. Bende atemo mondo kik achiem maok aluwo chendro mar daktari. Kendo mano biromiyo ringruok mara bedo motegno kabisa. Nyaka acham olemo e odiochieng' ka odieochieng', nikech olemo miyo del bedo maber kendo maler.

Ka achiewo gokinyi, to apedho kitanda kama ne aninde, gi otembni mabeyobeyo. Mar ariyo, alwoko ot, kama adake, basto alwoko sendena maler, toaywe liarena. Ka atieko gigi tee, to ayudo thuolo mar kao pii maler, gi sabun madung mamit, ka adhi lwokora. Kaatieko, tamanyo gino manyalo chamo, gokinyi ka achiewo.

Adhi agoyo abal e pii mangích, bang' ka asetieko tijena mag odiochieng'. Kendo adhi e otel moro maber, mondo ayud chiemo moro molosi, e yo maber, mondo acham. Bang' ka asechamo chiemoni, eka adhi mondo adungra gi yiedhe mag nyaluo, mamiyo fuondena riere, kendo denda bedo maler, maonge kata mbala moro, ma atin e del ma an godo. Eka kasto ayueyo mondo anindi.

Otimore nikech orako mio del bedo maber maonge two moroamora. Omio ng'ato dende bedo motegno, makata ka two moro ogoe, to pod onyalo gore gi twono ma two no weye. Dhi kuondego bende mio jii yudo osiepe manyien mapile pile. Osiepe gi nyalo konyogi e wechegi achiel ario ma ginyalo gombo mondo gitim kaka gingiwegi.

Gil gilimo nytithi kanisa kata nyirombe mekgi, sama wacho moro otimore, kendo gibiro mondo gijiwe giweche giwes kod andiko moko, kendo bende gisolene gimoro, gik machalo kaka chiemo, lewni monyalo rwako kendo gik mamoko magikelone gihoe gibed kode machiegni, kagiwuoyo kode gipuonjore kendo gijiwe mondo obed motego motegno e alwora marwa.

Adhi osuptal bang' dwe ka dwe, mondo adhi arang chal mara mar paro obuongo duto. Nikech samoro anyal bedo ni aparo wach moro matek manyalo mio two mar paro gore kwoma kendo mii ngimana kik dhi maber. Omio akao kindena, kendo adhi osuptal bang' dwe achiel ka dwe achiel mondo adhi arang chal mara. To kayudo kaan gi shida, tamwonyo yath mapio pio kaka daktari owachona.

Ayie, an awuon ayie mondo abed gi jangád rieko ma mara mar paro. Nikech, seche moko anyalo bedo gi paro matek, kata anyalo paro wach moro matek, ma ka ok ayudo jangád rieko, to nyalo miyo ngimana lal nono, kata nyalo miyo atim tim moro marach manyalo hinyo ngimana, kata manyalo keto ngimana kama rach. Omiyo ayie mondo abed gi jangád rieko mar paro, mondo okonya e kinde ka kinde ma weche odonjo matek.

Bedo gi osiepe mabeyo machiegni manyalo konyi ng'ado rieko, yudo chiemo e yoo makare, yudo thieth maber, bende bedo ka iwacho wach shida maomaki mondo kik obed gima hinyi gi hie. Gigi duto mio wayudo thuolo maber mar keto ngimawa kama kare e kinde ma wane midhiero matek.

E tijni, idwaro ogudu maumo wich. E tijni bende, idwaro waya mar mach, idwaro tester ma itemo godo ka bende mach nitiere e wechnigi. Bende idwaro tape miumo godo wechni manyalo bedo ni niduk, mondo kik kel wang' mar gimoro amora e machine kae. Bende idwaro socket manyalo nyiso ka mach nitiere kata mach onge.

Mokwongo, abonyiso ng'ani mondo otii gi ngas ma otegno ma oknyal hinye kaoidho. Eka bang'e ka oseidho wii mabati to abro gamone solar mondo amie malo kanyo. E seche ma amie solar nyaka obed gi msumwende matindo tindo maobiro guro kanyo mondo omak solarni mondo kik oluar, eka oket solarni maotegno maoko luar kata matin, kaokete mos maokotoe kata okogoe gi nyundo manyalo kethe kata matin seche ma ogure ewi ot ka okete kama ber bende machieng' nyalo goe mondo chieng' oter mach ne gigo duto ma solarni gombo tio godo eyi ot.

Gini nyalo bedo ni en it chae, mang'ato dwaro mondo opuonj godo jomoko, kata onyis kata kaka chae chal. Bende asewinjo ni gini itedo godo gik machalo kaka chae kata rabuon kata omwogo kendo ogolo tik moro mamit sama otede godo. Bende inyalo ted kode chae maokel mm tik moro madung' mamit e chae.

Chiemoni anyalo dhi mondo apudhe e puodho kama otii, bang' kasepudhe abirobiro kode mondo aluoke gi pii machwer maber, bang'e kaaseluoke tabiro moe. Kasemoe mondo pigego ochwer matin, bastabro keto sufria maler maluoko ewii jiko ka aolo moo, aketo kitungu ma lokre marabuor kasto aketo nyanja adek mochiek maber matoyo kastakete chumvi. Kasekete chumvi morudre, takao chiemb obuolona ni taluto mosmos ma okong'injore. Basto kasechiele tabiro ketone sup matin mondo ochiny godo dakika apar gabich ewi jiko, kastagole tatedo kuon kasto achamo.

Anyalo puonjo ng'ato mondo otim tijn,i kaapuonje modo otii gi yiende matindo tindo maber, manyalo mio gini yud sirruok maber maoko gore piny. Onego otii gi yiende matindo tindo maotweyo godo kore mondo kik oluar kata mondo kik gimoro diye, mamii otur oketh bedo maber e puodho. Omio obiro jiwo ng'ano mondo obii gi yiende matindo okel lumbe lumbe moko bende mondo osir godo yien ni.

Tijni itimo e alworawa, ni, ikawo machunga ma oriew gi machielo, basto ipidhe. Bang' kaosepidhe thuolo mar olo ne pii pile ka pile, okinyi kod odhiambo, mondo oti maber. Ka osetii, ingádo bedene, madebed ni odongo maboyo, ka ipidhe gondam mopogore opogore. Asto iolo ne yath magengó kute, manyalo chamo ite kod olembene. Bangé iweye mondo otegno e puodho, eka ibigole ka itere e chiro mondo jii ongíewe.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, en pidho otungu. Ma otungu mar nyangína, ma ipidho e lowo. Kendo gimachielo ma biro e pacha ka aneno tijni en, otungu mane opidhi basto okaa, ka ipudho gi, kendo igologi oko, mondo odhi olos gi ka itero gi e chiro mopogore opogore, mondo ousgi, basto japitho mondo oyud pesa monyalo timogo tich moro machielo ma opogore gi pesa ma oyudo.

Joma ang'eyo ka gin kitungu matiende rachar ma ilero gi Dholuo ni kitungu maralum. Kitungu ni nikod nengo nikech iuse e chiro to kouse e chiro to okelo pesa minyal nyiewgodo chiemo mamoko mitedegodo. Bende otunguni nikod nengo ka oted kode chiemo to chiemo dung' mamit, bedogi harufu maber. Kendo miyo chiemo wuok mamit kabisa ma onegobedni ichamo.

Ee anyalo lero gima timore ka. Gima timore ka, ma en puodho ma opidhie alot kod otungu mar alum. Opidh otunguni kuom alot ni nikech giduto giyudore e alot. Omiyo ng'ani opidho kitungu gi alot e kinde, kopidho alot kamoro bas to kinde kendo ochako opidhe otungu. Giduto te gin chiemo ma inyalo cham kendo iusogi mondo okel pesa.

Gima asewinjo en ni le ni ohero pi ahinya, bende ohero ochamo gikmoko. Ka ochamo gikmanie pi nikech ohero goyoabal e pi, mano miyo obedo le mar pi. Machielo bende masewinjo kuome ni onyuolo tong' mang'eny to tonge go inyal cham kata inyal usi. Bende otoyo nyithindo, kendo obedo gi nyuol mang'eny maber kabisa.

Aneno yien maber, aneno chia, basto aneno gima, chuma mafuadho jii mantiere gi fan e wiye. Bende aneno pii moro maoket e gimaoro machalo agulu. Gimachielo mabe aneno ma moro jii gin rombe manie pap. Basto aneno bende pap maler ma rombe wuothe manigi gate ma ochiel

Chiemoni, akawe bas taluoke to ayiedhe gi pala maler. Kase golo poteni oko, tachako aluoke kendo nikech seche moko obedoga makech. Asto kase luoke, takawo san maler tapoge matindo tindo, tagolo kothe majabedo eiye ka. Astodong' chiemo minyalo cham maber, nikech en chiemo mamit maduogo remo kendo en gi colour maber ka ose poke ma ogol poteni oko, ma owiti.

Akaw olemoni bas aluoko apoyo, kase luoko apoyo to akaw besen gi pala maler takete to ayiedho poteno oko kasto awito. Kaseluoko, golo poteno to aluoke kendo gi pii mamol maber nikech wiye bedoga makech. Kase luoko takaw sanda maler tapoge matindo tindo ka agolo kodhi marateng mabedo ga eiye nikech inyalo muodo kotheno to kotheno kech ka imuodo

Ka aneno gini, to aneno masind pi makuoyo pi kuom oduma ma opidhi. Gini ber nikech okonyo oduma bedo mang'ich, kendo tie oduma dhi matut elo ka oyudo chiemo mowinjo oyud elo, nikech oduma mondo otim maber, tiende nyaka donj elo ka oyudo pi maber. Bende gini nyisa yo maber manyasani molos godo masind kiro pi ni maonge dhano matimo tijni.

Gik makelo mor ma aneno kae gin anguro. Gin nyithi anguro matindo tindo man gi kido mopogore opogore. Gikelo mor nikech gihero tugo e chuodho. Sama gitugo echuodho, to nitiere kaka gimoro dhano ahinya, nikech kaka gitimore kendo kata kaka giringo kaka giwuotho, bende kaka giywak eseche ma kamago. Omiyo aneno nyithi anguro, matindo tindo mochung'.

Ka aneno tijni to aneno apilo ma opodhi ma moko ralum to moko kwar. Apilo iloso godo chiemo bende apilo iloso godo gir tedo ma inyal ted godo ka oserege ma omoye ma otuo. Kendo it apilo bende en chiemo ,en alot ma ingwedo basto itedo kendo jii chamo. Koro ka aneno tijni to aneno gik mangeny machalo kaka alot, olemo gi mamoko.

Ma en mananas ma opidhi kendo mananas ni chunye ema ipidho. Ka opidhe ma otii e loo maber to iyiedho poteni oko basto iluoke to iuse ka osengade. En olemo mamit kabisa kendo oduoko remo kendo oluoko bende del maber, sana sana dend ngama nyako, oluoko maber kabisa

Anyalo puonjo ngato kaka onego otim tijni ka opogo gwen gi ma opogore opogore. Nitiere gwen manyuol togi gwen mag ringo. Gwen mag ringo gi manyuolo tong ok onego iriwo kanyakla, onego obed ni ipogo gi. Basto mar ariyo onego obedni iketo negi kar chiemo gi pii maler, iluoko chupni mikete e pii kod chiemo ni kinde ka kinde mondo kik giyud tuoche kasto iketogi mangeny kama ginyalo chopoe mondo gimadh, gimodh pii kendo gichiem

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni ka abiro puonje kaka onego obed ni opogo gwen gi e kiwango ka kiwango. Nitiere gwen ma nyuolo tong' to gi gwen ma oket mar ringo, ok onego obed ni iriwo gi nikech ginyalo kayo jowetegi. Eka ibi ketnegi chupnigi maler kar pii ma gi modho kendo chiemo ma gichamo mondo kik tuo moro amora go gi.

E tijni, idwaro sinia moro maler minyal ketne apuoyo chiemo. Tijni bende idware apuoche manyalo chiemo e gini. Apuoyo bende ohero buya, kuom mano, idhi omnegi buya e pap, kama ginyalo gichamo. Kendo onego obedni ipidho yien maginyalo idho ka gitugo. Machielo, en waya mochielgodo kae mondo kik gichikre kata giring oko dipo ka giriwre gi gikmamoko mochamogi, kata giyudo tuoche mamoko.

Ka aneno gini to aneno miyo ma ber, majaber ma otingo kit alot ka alot kawan gi cabbage, spinach, skuma gi otungu ka otingo gi kanyakla manyisoni en japur ma opidho alode ma opogore opogore e puothe Kendo ka ouso gi oterogi e chiro to dhi miye pesa monyiew go chiemo ma opogore .Bende aneno ni en japur maber kendo oketo sinani mondo oyud yuto maber kowuok e puothe

Anyalo timo mae kaketo sechega mowinjore mag nindo, maok akalo kata nyadichiel. Apogo seche monego obedni anindo e odiochieng', ka asetimo tije mowinjore atim. Kendo e otieno, ang'iyo ni anindo seche abiriyo mowinjore kata aboro ei otieno kapok atimo tije moko ka piny oru e okinyi.

Anindo seche aboro to seche aboro manindo gi konya ni ok abed gi olo masate sate ka a timo tijen abende nindo ok tera kata bed mana ni atimo tijena matimo pile kod pile. Kendo machielo ok abed gi paro moro ewiya mondo mi anindi nikech nanindo seche ma oromo ma gin aboro kaka onego ni dhano mangima nindo

Ma en kal, to kal itiyogodo e loso nyuka maber ma imadho. Omiyo gini ne atiyogodo ka amoye ma otwo basto adine mondo alosgodo nyuka maber makelo gik mopogore opogore e del. Kendo makonyo e fuonde mag dhano riere maber ka alosogodo nyuka maowinjore maonego omadhi.

chiemo ni anyalo chamo ka angwedo alot ni basto adhi aluoke maler, kasto angade matindo tindo to akete e wii jiko gi sufria maler basto achwake. Kasechwake ma ochiek to aloke basto achiele e yoo makare to atedo kuon asto achame godo nikech en alot dek ma mit ahinya

Eeeh, anyalo lero gima timre kae. Kae ingwedo chai gi mon kod chuo ma okikore ka gite gitingo okepni e ngegi kuonde ma gibae chai ma gingwedo ni. Chai ni kagise ngwede to ginyalo tere kama mondo use kata lose ekar loso chai ma bange use mondo okel pesa ne jogi kata ne jopur bende

Ma gin yien ma opidh e lain ka lain to yien gi, gin yien mopogore opogore ema opidh gi japur ni. Moko kuomgi bende gin alot ma opidh e puodho achiel achiel gi yien ni. Alot ma inyalo ng'wedi kendo nyalo bedo chiemo ma dhano nyalo chamo.

Ee, anyalo lero gima timore kae. Kae wan gi ji magolo nyanya, ma opidhi e puodho ni. Gisegolo nyanya e crate ka crate e puodho kae, manyiso ni japur ne opidho nyanya e puodho. Kendo gitimo maber, kendo sach gologi bende ne oromo. Ma e gima jogi timo kae, ka gipudho mana ma oseikore kende. To mapok olokore markwar to giweyo.

Igole e gima ofundore nikech gimofundore nyalo diyogi, iketogi kamoro mayamo nyalo kudhogi maber kendo iketogi e gimoro mayom maok nyal diyogi, mami gitore. Bende iketogi e gimoro ma oumore matin, manyalo miyo mapok ochiek mondo ochiegi to ma osechiek oyud yamo manyalo miyo kik gikethre kata kudni moro marach kik towgi.

Magi gin kothe ma opidh kuonde ma opogore opogore. Tijni itimo e lworawa kitiyo gi gundni. Gundnigi iole kuoyo kata lo e igi. Bang' koseol lo ei gundnigi, eka ipidho kodhi. Igolo kodhi mane osepidhi e puodho moro maber manolosi, tigolo achiel kachiel asto ipidho e gundnigi. Nikech gundnigi nigi nafas maber, manyalo miyo giti ma ok gimoro ochamogi nikech koro oketgi maboyo ma oingo kata gweno.

Ahero tijni, an nean japur mane puro kabisa. Ne apuro gik mopogore opogore kaka rabuon, apoyo, rabolo gi gik mamoko. To pur nani nemiya ohala nikech kane auso rabolo ka jawero biro kawo, to nomiya pesa. To pesa ni nanyiewo godo chiemo, gik mopogore opogore kaka lawu manyalo rwako. Bende nachulogo ot mane adake, omiyo an ahero pur kabisa.

Ka aneno pichani, to aneno dhok mang'eny ma oya kwath. Kendo aneno ka en kama otuo kabisa manyiso ni, nitiere koso mar lum ma dhok nyalo chamo kae. Omiyo gia kwath kumoro mabor, kendo koro gidok dala kumane gihae ka iterogi kwath.

Lokruok mar kor luasi rocho gik matimre odiechieng' sana sana â€ kawamoyo cham oko, to koth chwe koth ma apoya maketh gigo kaok wagologi. Mar ariyo, seche moko wan epuodho ka wapuro to koth chwe makata fuenyo ok wafuenyo. Otieno lokruok mar liet nyalomiyo wakos nindo nikech liet ng'eny ma otamre gi nono. Bende koth bende nyalo chako chwe koth matek maketh gik moko ma samoro ne odong' oko kata keth ute mawadakie.

Asetimo yiero mar ng'eyo kit chiemo maber gi chiemo maok ber gi ngima dhano. Mano emomiyo nakawo thuolo mondo wadhi ir daktari mondo daktari olerna kaka kit chiemo gi pogore pogore, omiyo achamo chiemo makelo nguvu, kendo kelo muya kendo miyo del dongo motegno. Achamo chiemo machalo kaka rabuon, amadho nyuka, achamo kuon achamo omena nikech ang'eyo ni gigi duto nigi rateke mag del manyalo konya e dongo mag del.

Mae en supermarket mar Naivas. Bende gichalo joma koka oyawe manyien nikech baloons gi nyiso ni koka oyawe manyien. Aneno bende ji matiyo kae mopogore opogore majokmoko nyieo, jokmoko mulo gikmoko. Koro aneno ni ma en supermarket moyaw manyien mar Naivas kendo orwak ji mondo ji ong'iepi kendo ong'e ber magin godo ei supamakedgini.

Mae aneno simu to aneno ka ng'ato nie app mar Kenya Power. Ochalo ng'at ma dwani mondo nyiew token, kata openj jogi wach moro ewi token mareni. Aneno ka oting'o simu, simu mantiere gi gik mopogore opogore manigi colour marambulu. Manyiso ni en gi wach moro, ma ogombo mondo otim gi simu ei website mar Kenya Power.

Ne atiyo kod gini ewuotho epinje ma opogore opogore. Nikech ma en otas ma okete nying mar Kenya to oyieni mondo iwuoth kuonde ma opogore opogore nikech en gima nyiso ni oyieni gi sirikal mar Kenya mondo iwuogi kata iidh ndege ka iwuok epiny Kenya ka idhi epinje maoko.

Ee anyalo lero gima timore kae, gima timore kae en ni, ngáni ooro ne ngáto pesa. Ooro ne siling mia ariyo, to ingáde siling abiriyo mondo eka oor pesani. Kendo ipenje ka oyie mondo oorne ngáni pesa, koso otamore, mondo kik pesani dhi, ka otiyo gi mbui mar Safaricom mar Mpesa, mioro godo pesa, kata kaokitiyo gi pesa mar ching to pesa nyalo chopo ne ngát ma idwaro.

Ai wan gi message kae, basto wan gi pesa ma oorne ng'ato kimakosa ma itemo mondo odwok ne ng'ama ne ooro pesa. Wan gi nying Safaricom kae matemo mondo odwok pesa mane ng'ani ooro kimakosa ne ng'ato. Pesa no en siling' alufachiel ma oorno.

Anyalo gochonegi kata anyalo chopo kuomgi e mbui margi mar IT, ka anyisogi pek ma abedogo e ofisa mar koso bedo gi netwak. Kendo apenjogi gima dekel chochni mar netwak ei ofisa kanyo. Bang'e ang'eyo ni gibiro konya, kata gibiro losona intanet mar ofisano maber. Kata ginyalo ng'isa gima onego obed ni atimo.

Onego gibed gi dukni mamoko e gwengego, manyalo miyo jogo oyud mayot kony ma gin godo. Kendo nyalo miyo giher mondo ginyiew simbe mag ong'we yamo go mondo okonygi. Bendo kambi ni onego bed ni nigi jopuonj mapuonjo jogi kuom ngéyo ber, kendo kaka inyalo ti gi ong'we yamo gi mondo okonygi, e kinde ka kinde magigombo mondo gichop ir jok ma gihero kata giwuo kodgi.

Anyalo gochone kambi mar safaricom mondo gikonya. kata anyalo bende dhi e duka machiegni koda, mar Safaricom mondo awuo gi jokma konyo ji kanyo mondo anyisgi tabu ma simba nigodo, kendo, be anyalo manyo ng'ato manigi lony e weche mag simu mondo ong'i na gino ma nyalo bedo ni ochando simbano mondo ang'i ka anyalo loso.

Abiro penjo kambi ma ne ousa na simo ni ya, ango ma omiyo simba ni ni gi chochni mar intanet nyaka ne angyiewe? Mondo ang'e gi ma omiyo simba ok yud intanet maber mondo ati go kuom osiepa na kata jogo ma ahero. Bang'e abiro rito mondo gi ng'isa kaka gi nyalo konya e taabu mar kosa intanet e simba mar ong'we yamo no.

Wahero gweno, chapat, ringó, rech, pilau, wamadho kendo nyaka soda, ma wangád kek. Gigi duto tee itimo, mondo onyis hera, kata rapar moro mar gimoro, ka jii ochokore kanyakla, kata sama itimo arus, ka en mor maduong' kabisa.

Tijega mokwongo machalo kaka timo ler, yudo gimanyalo chamo, ema aketo mokwaongo. Koka atimo tije mamoko mbele. Abedo gi yo moriere kendo mong'ith ahinya, mondo atim tijegi kabedo gi sa mabiro konya mondo atim gigi mapiyo piyo. Eka atim gimachielo kendo maonge ng'ikruok moro ma ayudo eyore mamoko bende.

Anyieone chiemo moro mondo wacham kode kanyakla, kawaporo wach kendo wakware ng'uono kuom gigo mane wasebedo kawakalore ma okoso kelo winjruok e kindwa. Omiyo amanyo kamoro ma okwe, mawanyalo wuoye kode gi duol ma muol kendo gi yo ma oriere. Ma ok wabare wach ng'ato kod ng'ato, mondo mi owinj kora to an bende owinj kore. Eka koro, wabed ka wawuotho gimoro achiel, ka wawere richo ng'ato kod ng'ato.